En Yu akere Komi baishet netesetai akoakere komii tiongik chelelachen tugul akomi kwondo nekanam tiangik chuton aengakoteleli kwanyin en baishet neakeree netesetai en yu koribet ab ingogenik akingolenik chuton ko tinye kamanut neon mising amun kibaen ingokenik chuton sikobit kokon mayaik akokon kora bendo ako kit netai kotomonirib ingogenik chuton koyache Komi kot nekakichob Nebo ingogenik chuton nekeriben chuton akoyache Komi chengek chekebaen ingogenik chuton sikobit keyechekitun akoyache koraa komii bek en ingokenik chuton sioyee yakayam chengek sikobit komaiget akoyache korue ingokenik chuton en oleburgei888simanam mianwagik AK tuguk chechang Alan kwam tyondo ,koyache komae ribet nekararan mising akotareti Chito neribe

en yu komiten tuguk chechang mising ago toguu kotugrt neoo mising, netai ogere komii logoek iih, togu komii ndisinik iih, togu komii magatinik iih, togu komii kegisyeek, mii mayainik ak komii yoghurt, ak komii blue band so chuton iih kobo komonuut neoo mising en chito neoldoishee amuun en chito neoldoishe konyoruu komonuut neoo ak konyoruu chepkondook cheimuche koboishen en boisheenyin ago togukole tuguuk chuton iih, kotuguk cheribotin mising, tuguk chegagibangan iih tuguk chegororon ago togu kole tililen mising, mii ndisinik ak logoeek chetorti borto enn yooon imnyonii anan ko yomegose komii borto komyee ko logoek chuton iih kobo komonut mising kararan mising

koroi kobogomonuut niyaa en biim ab kokweet nyuun amun chuton iih ko chengek, ooh chengek chuton iih ko chengeeek chebo ngogenik agobo komonuut neoo amuun iiih chengeek chuton kebutyin ngogenik sigoechegitun ngogenik, ak yegagoechegitun ngogenik iih mobo komonuut neoo amun loguu mayainik, agoo ngogenik chuton iih komuche keyeeny koek bendo kotinye komonuut neoo en boishet ab kokweet nyuun, ak koraa chengeek chuton iih kotoreti ngogenik koechegitun, toreti ngogenik koraa kobiyoo, bo komonuut neoo mising,

En iroyuu okere tukuk chechang netai okere mii kilasit tii mii kitampaet nepiriri ak komii kitabut. En chichiton nii ko kanam kilasit neikere komii beek obechuton nii okere ko beek chetililen ako beek cheboishen koyee sikotoret borto komo deidrated ako bo komonut nia en borto. Kit nenyone metinyun nii ko Koraa imuche komoi koyee bechuu kolukuen kerichek chetindo alan nii koyee beek amun en asista nelole kot missing.

En kerenyun nii okere komii maat nekakilal en bii kolal ak maiton kolole missing ak komiten soburyet nekokitereki koita en maiton lole. En soburyo niton nii ko kokinde beek chekimoi keboishen kechoben omitwokik. okoraa maiton Nii ko kakolal maiton kot kobit ngetetyot ak komii pandek chekakebel somoku koruryo komie, pandek chuton nii ko kararan missing amun toreti toreti bik Missing en yon korur pandiat komie imuche I am olon ikonyee koruryo omitwokik chuton.

Inoni ko ketit netinye logoek che karurio mising ago kit neta neamoche amwa agobo ketitin, ko ketiton ko tinye logoek. Kagoi logoek che kororonen mising ago olekiamndo logoe chuton kebute logoechunoton kotagongorngor ak keip ak kerur logoechu en oleburge olemaityin beek agetugul sigopit konun. Ko logoechuton keibe koba ko ak kerat en polythene ak kegonor betusiek aeng anan ko betusiek somok ko kakopit korurio. Logoandani kiame kokakorur. Makiame kotomo korur, oo olekiamndo logoyaniton kebonye koron ii sikiam tenderek che mi orit ago toreti borto mising.

Boisiet neteseta en yu ko boisiet nebo mbolea che kakinde ngweny. Mbolea ichuton kekoisien en minutik chechang en imbar. Boisionibo mbolea imuch keboisien keminen bandek, imuche keboisien keminen chaik agoimuch koboisien kora keminen marakwek. Ago amuche en boisioni keboisien kora enminutik tugul. Ak boisiet kora neyoche keboisien komami fertilizers ichuton chekekuren N:P:K, koyache komi mbolea alak chemuch ko mbolea chebo ingogenik anan ii ko mbolea choto miten mbar anan ko checheru teta.

Boisioni kobo kamanut en kokwenyun amun agere en imbaranito komiten minutik che chang mising. Agere en imbaranito komiketiik chemi imbaranito taban taban ago imbaranito kora ko imbar nekakimin ingwek ii ago mi logoyat noton kigiren popo. Ingwek che kakimin en ireyuton, ko ingwek choton kiguren suguma ak kokararan boisionito amun toreti temindet en ingwek che muche kotoret en amitwogik anan ko boisiet agetugul. Ingwe chuton ko imuche koboisien en mungaret, kochengen mungaret agosich rapinik chemuche koboisien en tuguk alak. Rapinichuton komuche kwalen ingwek alak kotesen ak komin en imbar anan koboisien en lubanetab sugul. Bo kamanut mising boisionito.

Boishoniton Kobo komonut missing amun niton nii okere komiten ngwek chemii inat en imbar ako okere wheelbarit netinye mbolea chuton kibokendo ingwek chuton si korut ingwek chuton kotildol missing ako Koraa komiten kalanit tii netinye beek chekipiten ingwek chuton yon lole asista. Bo komonut missing amun kinyorunen ingwek chuton rabinik che imuch kotoret chito en boishenyin alak ko tukuk cheimuche koboishen. Bo komonut missing koraa amun boishoni kotoreti en omitwokik inyorunen omitwokik ingwek chuton imuche iboishen ingwek chuton akotoret borto missing.

En pichaini okere mamaa agenge ne okere mii imbar kopute kawek choton chekokoruryo. Boishoni Kobo komonut missing amun putonitin bo kaawek kii ko tinye rabinik che Chang missing amun yoton yekokoput kawek chuton kokoruryo koibe koba factory ak yekokoip koba factory kiwa kepima kawek chuton nii kole kiloishek atak ak Kee lipanet temindo niton bo kawek bo komonut missing amun inyorchigee rabinik che imuch kotoretin en komosto age.

En kerenyun en pichainiton komuch agere tuguk che chang mising che imuche koendeleoni en ireyuton. En ireyuton ko tagu kole sogo ne miten biik chechang. Agere tangit, agere korik, agere karisiek che bune eng barabara ak agere biik che ale tuguk en soko initon. Agere kasisiek che indeleoni en ireyuton ak agere wamama che aldo amitwogik. Aldo logoek, mi che aldo nyanyek ago kararan boisionito mising amun toreti icheget kosich rapinik che muche kotoretenge ak kotesen kasinito ninyan ago bo kamanut mising ak agere kora ko biik cheboiboi mising. Agere komi chito ne tore marakwek, mi chito ne ale amitwogichuton. Ko kararan mising amun toreti ichegen en sobet.

En pichainito ko agere komi teta netilil nekaran mising ago teta initon kotagu kole teta ne ribot mising ago teta netinye chego che chang mising. Teta niton kokatel tenyiton. Mi chito nerate rogoet en katit sigopit korat simabet tenyiton. Tenyiton kobo chego mising ago kit neteseta kora en ireu koteleli tenyiton komi kit neyoe anan komunye tenyiton en ereuton.

Kit neteseta en yu ko agere komiten chito nebalu mogo en imbar ago kararan mising boisionito amun yekakorur minutik en imbar koyoche kecher ak kobakeboisien. Ak kit neteseta en ireyu en boisioniton koachome mising amun en minutichuton kikakopit kobor kole kirurio minuti chuton chebo mogo agot chichiton kobalu siwochob akwam sigotoretke, kotoret bortanyin

Boisioni kobo kamanut mising amun niton en pichait niton agere komiten chito ne indo mbolea chaik chuton kakimin. Kararan mising agobo kamanut neo en chichiton amun chichiton komine chaiyat agondo mbolea. Karun yekakoet chayaniton komuche kobut chaichuton ak koip koba banda kobiman ak yekakobiman koip karit koba faktori ak ba keprosesen sigopit kechoben machanik chai chuton. Ago ye kakechoben machanik komuch konyor rapinik en temindet ago kararan mising boisionito ne yoe chichiton.

Kit neteseta enyu koagere ko kanyi beek. Kataambaren beek en kiwanja neo mising ago tagu kole korobon ropta neo ak kopit konyi beek imbaranito ak konyi beek ak kotup minutik che kogakimin en imbar. Ko kit ne tere boisionito sigopit komameiyo minutik en imbar koyoche kebal keringoik en taban taban. Siyerobon ropta neo koimuche kobun beechuton yoton kikibal simabar minutik en imbar ak kotoreti en boisionoto neteseta en yu.

En pichainiton agere komi tiondo ak agere koteleli tionyiton en imbar ak agere komi minutik alak che kakimin en imbaranito ak kora agere komi basienit netinye beek. Ago kit nochome en eriyu ko tionyiton ko artet ago artaniton kotilil mising agonerat. Tagu kole nyoru amitwogik anan kwamisie komie ak komiten beek taban. Siyekakwamis konyiten beechuton ak kokararan boisionito mising en chito neribe tiongichiton.

En yuu ko imuch okere ko emet nemuche ko kararan missing ak okere komiten beek chetililen nii komiten ketik chekororonen nia ak kotinye ketik chutet uruet ne imuche olon lole asista imuch iwebur en uruoniton alan ko ibir beek en uruoniton. Kararan missing boishoniton akotoku kole miten bolik tokuk kole kararan emet missing momiten ropta ne imuch koropon en oliton.

En kerenyun akere komiten bik oengu en bikchuton oeng ko miten chito neole omena ichuton akomi olindet ak neoldo omena choton omena chuton ko tunye boishet neo en borto ak olekichopto omena chuton ko netai ko iune omena chuton ak bek chebelebik sigostoge murindo chuton alan kotuguk chetinye samakinik chuton ak yekakoun omena chuton ko kit nebo oeng keyai kechemushan koruryo omena chuton ak kegarangan en maa kegel kende mwaita kinde kitunguyot kende nyenyik ak kitunguyot ak chumbikakeker koruryo ak yekokakoruryo ko imuch kyam ago onyin mising agotoret borto en tuguk chechan inyoe miondo kora omena chuton ako kararan mising en borto

Bo kamanut boisioni en kokwenyun. En pichainiton agere komiten chito neteleli ochichiton ko kalach ngoriet nebirir ago chichiton ko tagu komiten imbar ak en imbar initon ko agere kochang minutik en imbar. Agere komi ko kakimin suguma, kakimin kora spinach ak komiten bandek en imbaranito ak ketik chemi taban taban en imbar. En ireyuton, komichito ne kanam paiput ago en paiput niton ko bwane beek kotagu kole bechuto kopiten ingwechuton che miten imbar. Tagu kole, emonito ko mami ropta anan ko kemeut en kasariton siigere kopite ingwechuton sigopit ko mayomio agotaret inendet. Solainiton kotoreti en pirunetab beek ago tinye boisiet neo mising amun imuche.

En pichainito ko agere komiten biik che chang mising ak agere kotinye boisiet nekararan mising. Ole kiyoito boisioni koneta kesure mutura ak yekakisur mutura ichu kebangan en betit. Ye kakebangan kinde ketik anan ko kit agetugul nemoe kinde en muturaichu. Ko boisiet neteseta en yu komiten biik che itutyin minuti chuton kitutyin en mutura ago tagu kole kororon ketichuton. Boisionito koimuche kotoret temindet yealda konyor rapinik che imuche koboisien kwalen tuguk alak anan koboisien en tuguk che imuche kotaret inendet. Ago boisionito ko kararan mising.

En pichait niton ko agere biik lo choton komi biik somoku en lorit ago mi biik somogu che mi ngwony. En boisioniton koagere koipe biichuton bandek. Miten biik che mi lorit ko igochin biik chemi ngwony koip bandechuton, koip koba elekikonoren. Ago kararan boisionito amun toreti temik. Ye kakeip bandechuton kotoreti temik konyon koal bandechuton ak kobokomin anan kobokoboisien en amitwogik. Achome boisionito amun kararan mising ak kotoreti chitugul en kokwet.

kiit neogere en ireuu koo mii chito nemii imbaar ooh chichiton iih koteleli kogere nweny, kiit nemile biik ko chichiton en yegotelelen iih komiten ketit negogindee ak komiten tabiit baraak akgomilee biik mising, ago koraa kotogu kole chichiton iih komii tuguk cherote en imbaar cheyoee alan kotoreti koon toritik chemuche kwomee tuguk chemii imbaar. Kararan boishoniton mising, ago kiit age neimile biik en yuu komiten en imbaraniton tuguk chegagimiin cheterter miten bandeek iih ak komiten marurek iih ak komiten maragweek ago kagimiin en imbareet agenge ago rubegee, bo komonuut mising ago milebiik mising en ireuton.

kiit netesetai en yuu koo miten chiton agenge nemiten imbaar agogere boishoniton kogararan mising amuun en imbaraaniton iih kotogu kole mii minutik chegaruryo komyee, ago minutik chuton iih ko beek nenegit kwaam keges ago boishoniton kogararan mising, boishoniton koraa koo maah moigoegee motore kasarta neoo en imbaar yegagemiin, toree kasarta nebo oroweek somok iih alan ko oroweek loo sigobiit kevunan beek chuton ago boishoniton kotogu kole kararan mising. Kiwoldoegee en boishoniton amuun iih imuche inyorchigee rabinik cheimuche kotoretin en tuguk alak.

Eng pichainiton ii koagere komiten garit neteleli, ako garit nitoni ko garit nekakisir kole ambulance, garit nitoni ii ko karit ne toreti yon mi nyasutyet ake tukul nekabit, ako koraa agere eng pichainiton komiten karit nekalul akomiten iyer nemangu, ak bik chekayumak kogere kit nekayaak eng ireuton, ako koraa komiten ngecheret akomiten ,akotoku komiten bik cheruitos eng ngweny, toku kole kitnekayaak eng ireu ko nyasutyet neya kabisa akotaku kole kalul lorit nitoni ako miten bik chekachil akomiten bik maran cheraryeb, ako toreti ambulance initon sikomut bik chekamuch koumiaso aketoret akobo kamanut mising, kit ake netesetai eng yu ko much komiten...

Inonito koboisiet ne kararan mising amun en pichainito agere komiten mashinit, ko mashinito kaguren kiparo. Kiparo kotinye boisiet neo mising amun yon miten oret nekamuch kemae kechop anan komiten oret nemoche keyat, ko kiparo initon nenyon kochone oret kokararanit mising. Kararan boisiet neo nebo mashinit niton ago toreti biik chechang en oret en chobetab oret nekata chobe biik ko kasit neo ko mashinit niton kotoreti koususe kasit niton nebo oret.

Kit nenyonen en metinyun ko agerekomiten lainit ne kagipchei koyobkomoswek somoku. En komoswechuton somok komiten lainit inendet niton ne kiten ago kindoo simoit anan kindo laptop sigopit keboisien en biretab simoit anan ko kemoche ongalal ak chito nemi oleter ak olemi. Ko karan mising en simcard initon, sigepchei koyop somogu ko amun en simoisiechuton simatfon chebo kasari en komaame kinde tuan. Yoche kinde simcard inikiten ago simoisiek choton kigiren kaduda kengole chuton koek simcard neo sikende kaduda sigobois en boisiet noto kerge ak smatfon. Bo kamanut mising ago tagu kole lainit niton kobo safaricom amun boisien rangiat ne nyalil ago toreti mising biik tugul en ngwenduni.

kiiit neimuche komile biik en pichait niton ko ogere komii ndegeit iih nenyoon korome beek en oineet, kiit age nemiile biik en ireuu koo emoniton kotogu ko emet neyamaat mising lakini igere komiten beek en kweneet ab imbaraniton ago momiten ketiik chechang mising chegelelen ibuu roobta alaan koroboni koroniton, koraa kiit nemile biik en ireuu ogere momii chito agetugul newendote en ireuton ak koraa momii tyongiik agetugul cheuu teeta cheuu arteet alan ko tyoony agetugul nemiten ireuu, ireuton koo kasis kabisa kotelelso ketiik mousee amarobonii amamii kiit agetugul neendeleoni en ireuu.

En pichait niton agere chito ne tilchin chito age sumek. Kit neteseta ak olekiyoito boisioni ko kiyoe boisioni en kinyosi. Boisionito ko boisiet noto nebo kinyozi nekitilchinen chito sumek kogororonegitu mising.

en boishoni ko ogere komiten lakweet negotelel en taa nebo gilaas ago kanam chatit negaggisir koo dangerous objects agotogu kolee iborchin lagook alak chetobotos ak konete agobo tuguuk chuton kagisir, boishet netesetai en ireyuu ko boishent nemiten sugul mwalimu negaimuch koleeii lakwaat niton kwooo taa sigobit kosoman tuguk chegagisir en ireuuton kosomonchi lagook alak ago kararan boishoniton amuuntoreti lakweet en ngomnoteet, toreti konai tuguk cheendeleoni ak komuch konai kosoman ak kosiir, bo komonuut boishoniton en lagook tugul.